En yu ko kobor chito chekaila ingoroik chelelach kotog kele mwalimuek ara bik cheinete bik agobo boishonok tuguk chekimine kindo imbar angun kokobor bik cheyechen chekabuonen nyokokere tuguk check chekikomin en kap ingui amine sikyal anyun tukuk cheak

Betut netai nekiyakwei anyun mobek en kabingui aro atile bandek chekiyaen Koi mesishek kokiatil anyun acheng longit amun tore bik ketik ab bandek kiatil anyun akayum Akande terekta akaib tuga koib anyu amitwagik chwak

Ba kamanut anyun kinde baibushek tabandab kitunguik chekikemin en kabingui amun baibushek chekakinde taban en kitunguik ikachin anyin bek kitunguik Chu komayamia akoyechekitun akorurio en kabungui

Tai konyolu ingen ole kiyaitoi boisioni, ipole anyun keringet ye keripaal keringet inde selele netui nemaimuchei kobun tiongik anan kobun beek, ye kerinde anyun ngungunyek chukano ak kiwashi atyo inde anyun phosphate ak kituuch.

Ichenge anyun bokosisiek Ara ibire ketik ak koikeit bostishe akinde anyun ngu'ngu'nyek akitya index phosphate akitya imin anyun mauwek cheterter akoraa komanyalu korubgei mauwek chukano akoraa konyalu image bek akingot kora kiwanchanikano simayam tiangik amanyokwam tuga

Bo kamanut anyun boisietab minetab ingwek eng kokwet amun ingwek koyon kakoruut koeku amitwokik, ingwek kora koyon karuut komuch kikochin ingokaik anan tuga kwaam koek amitwokik. Ingwek kora komuch ipialde eng indonyo ak inyoru chepkondoik. Ingwek yon cham kemine anyun kindoi tabanushek kwai suswek, suswechu ko simaikochi koristo ingwek koet ako mabar, kora asikoisto beek che tuun koteremkan ako cho tot kobaar ingwechukano konuso anan kola ichek ingwek chukan.

Ne tai ichenge paipushek che koen che tot koit ainet akoi kapungui yoto ole mi boisionik, paipushek chukan konyolu kokoen sikoli beek akoi ole kimakinkei koba. Nebo aeng, kora konyolu itinye kiit anan mashinit nepire anyun beechukan kongete oinet akoi imbaaranok kobune anyuun paipushek chukano.

Eng pichait anyuun kokeipor chepyoset, chepyosani anyuun kokatelel anyun eng kwenetab kapunguinyin, kapuingunyin kokacham, mi keetik ako miten kora ndisinik. Chepyosani kotoku kele boisienyin eng kasarta neo kochame anyun inendet komin indisinik.

Eng pichait kokaipor anyun kariit nebo emet anan kiit ne ikenyi kechop ing emet sikinda anyun karatasisiek amamurit taonini. Kiiy kakonyamun amitwokik ipokochanga ipokomong, kakochangaa anyun ipokomong, kakeip kora komiten neko chekaipur eng yono ako unee machei kwaam karatasisiek chutok.

Kiit ne tai nebo kamanut eng yu ko nanyik, nyanyichu ketilatili akindee ingwek. Nebo aeng kora ko ingwek, sukumaichu icheru akinde maa akiam koek ingwek, alak ko maainik, icheru akiam amun mayainichu kotoreti eng borto.

Eng pichait kokeipor anyun kot nekichope mauwek, chang anyuun, kakinde age tugul mesosiek kochang biik che chopei anyun mauwek. Mauwechu ketilatil akinde bokisit pokokararnitu sikomuch anyun ipakealda anyun eng indonyo.

Tuguuk chemile biik eng yu chogere ko pickup, pickup ni kokakonde tuguk kochanga kariinyin tor komakomuchei anyun koip, kora kokakonyi konde anyun ketiisiek sikotestai konde. Pickup ni ko makoraisi kotakwo amun kakochanga tuguk mising cheloe anan much kopuut kariini akobo tuguk anyun chekakinde, kindee barak.

Kiit nochome bandek ko yon kakimaa bandechu anyun kokararanitun, ko karon kepute anan ketorei, keputei eng chokchinet anan ketorei tinget amun kakoyomio ko karon kepirei ko piroksei eng chokchinet. Kiit nemomochen koipe kasarta neo ako kora koipe kimnotet noto tugul amun nyolu iwekwekchin anyun bandechukan tor koyomio komoswek tugul eng ingweny.

Kiputei logoek eng kapungui chekokoruryo ako chekokongio , ye karipuut logoechukan eng kapungui chekongiotin ako che kokoruuryo iipu anyun anyeun akimaa, ko kakoyomio kokararanekitun iip anyun koba indonyo anan konyo loriit anyekepiman akialda.

Nogeer boisioni abwate anyuun ko nchirenik chekokeip eng ainet atyo nyekepel, ye kakepel anyun kinde koyomio atyo kialda. Nchirenik chu mitei indonyo anyun kokakimaa kokanye anyuun kastomaek anan biik chenyekwale nchirenichu.

Eng pichait kokeipor koriik, korichu ko factory anan kiyoen anyun tuguk, ipei anyun che boisionchin chu amun ageere murenik ak kwanda, kaip anyun tuguk pokopangan eng factory orit ye yu sikochop anyun tuguuk anan juice.

En bichait kokabar ainet bik akomiten melishek bichu ko kalach ingoroik chekergei bichu komiten komache konam anyun inchirenik Chemiten ainet alak koicheru inchirenik kwalak koramu en negokonu inchirenik sikende anyun karit akeba keyalda

Tukuk chekamilan chokere en yu, ko karishek somok. Lorishek ako kora ko kakoropan akosamisit barabaret, mi karit age neka kolul kora kanyolu kowa agenge agenge amun samis barabara ako mara kora kotestai kolulyo karishechan. Kora kanyolu ketoret karit nekakolul ak kesor pik chemi orit amabek anyun.

Kimine ingwek en imbar taban taban chekakekerer beresihek chukano ak yekariger beresihek chukano akimin ingwek en Barak Barak inde anyun baibushek ab bek Asim akitya index bek ab baibushek ab bek akitya index ingwek chukano sikomuch anyun ingwek tugul konyor bek cheyame gei anan chenyalu koraa baibushek chukan koimuch kinde kerchek sikomuch kobit anyun kerchek chukano ingwek en kabunguit konyor ingwek tugul kerchek cheyamatin

Betut netai ne kiaboishen anyun eik atemishei ko kiacheny eik anyun chekororon, chekimen ako chebiyong'otin ang'wan. Oeng ko alak komusio oeng . Kora kiacheny mashinit anan karit nenyoko temwa kora kiacgen'g murenyot nenyokotoreto konamwon anan konamwon eik sikotemis eichukano.